Ore enikuni tenilepunyeki kulo kititik biasharani lemeasita biashara na nkoitoi itobirakini ninche napoyie sokonini nabolokini sokonini ninch nitokini ainguraki ninche loani nekua natum ropiyani nailepunye siatin enye tebiashara enche.

Kore ninko tining'asu beashara ino naa ropiyiani ing'asu aiturur nkuni, kore ake piitum nkuti ropiyiani ning'asu naa abol lgasi lino, atuwa taa kinyosi kore puubol kinyosi ning'asu abarn ltung'ana ning'asu naa aitijing' nena kuni silinkini inono, naa neina kunini ake ninche naaku kumok atuwaa taa tiniyak tinilo adung'udung' mboga nilo amir bado ake ewon ake atum nkiti faida.

koreee nkoitoi supat naa kelelek eni ntumia oltakirakita amuu ooore iltarakita ketuur ilchamba lino tenkata kini newun sii daa tenkata naabo duake naa koree inadaaa tenewuuni tena mbaar naboo nebuluu pooki tenkata nabboo naa mintimia naaa mbolea kitok.